Kit netesetai en pichait niton ih ko pichait niton koboru kwonyik somok chenome nyanyek ako agenge noton nemii kwenet ih kokonde baketitab nyanyek metinyin ako kwonyichuton ih komiten elekikakiminen nyanyek choton elechang nyanyek kabisa ako en batai yuno ikere kora ile mii biik alak chemiten batai ako uon temisie icheket ih anan uon komungtos icheket koyobu kotemisie anan kokesisie ako kora en batai yuno komiten tankit nebo beek nemiten batai ako iboru niton kole boisietab temisiet ih kokikoik successful en community inoton ako kararan kabisa komiten kondochin kwonyik boisioniton ih akochere biik kabisa okere ile boiboi kabisa kwonyik chuton ih amun en rurutik kwak chekakosich en boishet nywan

Baishoni niton Nebo Minet ab bambet anan ko en lugait ab kingeresa kekuren cotton Koen kasari komakou Keny elekikimine AK kebaishen eut sanasana kingemine koroiton kibare cotton lakini en betushek Chu ko kikowalak mising temishenywan anan ko minenywan amun inguni ko temik chechang kokikonai kobaishen mashinishek kotaret en Minet ab korotwek chuton akiraa kobaishen mashinishek Yan Kese akobinoniton kotareti korib sait akorib koraa kimnatet AK mabaishen Chito kimnatet neon akobkoraa nguni kobaishen temik chechang tenderek Che koikoi AK mbolea chekaikaen sikotaret kosich minutik chechang AK cheyechen akokeny koraa kokitÃ m kechoben tuguk chechang eutndandan mi kamaswek alak chetoma konaikoraa temik kobaishe mashinishek chuton takobaishen neut ako kararan mising baishoniton amun ngeyalda kotinye chepkondok

En ireyuu koboru pichainik oeng choton ko chito netemishe ak chito nebitishe ak ko pichainiton kotete koneet biik tukuk chechang, netai ko pichait noton nekakisir kolee organic farming ko chito nekikotet kabisaa anan temindet nekikotet koboishen oreet noton nebo kipkaa neboishen mbolea chebo tukaa kotemishen en imbarenyin ak kobiit ak kotoldolen imbarenyin ak ko kora ko inendet koboishen semberi ingwekyik anan ko imbarenyin sikosto timndo nekamuch ko konyo anan akot noton ko toreti kong'em amabwa tiong'ik chemuch kobar minutikyik, konoton nebo oeng ko choton ko chito nebitishe ak ko chichii ko boishen inee nebo kasari chechome biik chechang chekiboishen chemicals asikotar timndo en imbar ak ko kararan mising nebo oeng amun tesee rurutik ng'andan en niton nibo organic farming netaa komatachang rurutik mising lakini ko karan en health wise anan en borto nebo chito amuun momii chemicals chechang chemobore ng'ung'unyat.

Boishoni ton koniton ko Nebo Minet tab indisinik ago eletot amuch anetitak Chito olekiyoito boishoni ton ko kit netai koyoche kotinye karit Chito ak ngomnotet Che mokingei asikonam komin korotwek chuton netai koyoche kotinye ckekimine chebo ndisinik choton ko arek chebo ndisinik chekiminjin ngweny ako kora koyoche kotinye Chito boibushek amun ndisinik komokin gei bek chechang ko ngunon komokin gei boibushek asigobit konaga amun maimuch konaga ko aengeaenge koyoche korob baibushiek chechang asikosich bek en kila AK kila ndisinik chuton asikorut kora koyoche konai Chito Kole ndisiyot ngoyetu ko Ibe nafas neo minutiet agenge ko ngunon koyoche konai Chito Kole yoche Kole nafas ainon nekemwtechin ndisiyot akenge asikorub Ingo amun kora ndisinik kotindo tikitik cheyechen ako imuch kogetken tigitik yon mekochi nafas agetugul koyam komnye.

Baishoniton Nebo Minet tab sunflower notok keguren en Lugait tab kingeresa ki Bo komonut mising boishoni amun Sana Sana kotareti temindet kabisa kosiche chepkondet yoh kabakwalda en sokoni en Kenya ako kora mauwechuton ko chome kora keib Koba sangut tab emet ako nge exporten Alan ngeib Koba sangut tab emet ko Chang chepkondet kabisa en temik kosich rabishek komuch kwaldechi factory chobo mwanik amun koroiton kechile asigomong mwaita negechoben inguek ako kararan kora mising kora Noni kemuch keiboishen Kou mauwat amun mi bik Chechome kabisa mauwek en go koimuch ibut Chito akotinye arubut neanyun mising kobute Chito akinde go kotareti kora kosto kalingik akowon korotwek chesomis en go.

Nager baishoni kabisa abwate ale miten temindet netinye imbaret neon mising neimuche kominchi tuguk chuton tugul ako emindoni koraa kotinye Karik AK ngamnatet neo mising ako Minet ab tuguk chuton ako temindoni koraa Chito nekikobangan gei en ngalek ab rabinik niker karit nebaishen ko choton chebo chepkondok chechang ako kararan baishoni mising ako yache konet bik anan ko temik alak temindoni

Ee chuton ii kekuren French beans choton ko en lukaitab kingereza ako en kaa kechop koroiton ko kit neroisi missing' , ako kararan missing' ingechoben choton tuguk cheonyinyite ko kit nemokyigee koyoche itinyee itunguiyot ii, yoche itinyee koraa nyanyek ii, ako yoche itinyee mwaita ii chumbik ii anan ko en chito ne chome pilipilik ii koimuch koteshi koraa, so kinetaa koyoche kiun ingendechuton aketil komoswek chubo taa ak chumbo batai , ak ketil koyob oengu anan somok, nebo oeng koyoche kexhemushan en beek orit asiko ak kiserta beek, nebo somok nebo kit nerubi koindoi mwaita ak isus ii ak inde koraa kitunguuk ii ak iteshin iin ak pilipili hoho anan ko nyanyek ak inkorurio en saishek nekit tisab ak itio yon kokorurio imuch isoroku ak iyam anyinye missing' korotwechuton ii akotinye tuguk choton chemokyingee borto.

Tuguchuton chu kekuren binsik ako korotwechuton kochomotin missing' sana sana en kaa komara kechobe ko omitwogik en maran ko en lunch anan ko en omitwokikab langat ako toreti kabisa koroi amun imuche iaam ak muchelek anan ichob ak bendo anan ichon koraa ak biasinik sikere ile bo komonut missing' ii imuche ichopte tuguk chechang, ako koraa en ikorwek chechang choton cheu koiwek, cheu orusishek komotokosoni binsichuton kokokichob amun chome bik akotinye beit nenyumnyum missing' ii, ako chome bik koraa amun onyinyen kabisa sana sana ak bendo kwonyinye kabisa binsichuton, ako bik chechang koraa kochome korotwechuton amun motoibe napas neo ako elekanamkee ak elemi beek chechang korutu komie ak kosich rurutik chechang.

Kiit ne nyone metinyun ii, ko noton nebo somanetab keboisien simoit anan ko computers cho mengech ii, keboisien ak yoche kora itinye choton che kikuren bundles ii, ak iboisien isoman ama en online, ako ma lazima iweke iwe sukul ii asiyai koroiton, ako en yu koborwech kole online learning ii ko tinye chepchep kabisa ako kararan ii ako imuche iyai tukuk che chang yon isomoni en online, imuche icheng tukuk che kamengen ii inetkei tukuk che chang ii chememongu ile isiche ngiwe sukul, amun en sukul ii isiche kityo choton che kakitet konetin mwalimu, ako kora kararan kora ngesoman en online amun iityini piik che chang eng komoswek che mamuchi koityi class ak keldo, ako kora ko toretin kora online ii, isoman ak ikilgei kabisa ii akiwe barak amun iyoe choton ko chengset nemi barak ii ak inoisikei tukuk che chang.

Baishoni niton Nebo ribet ab sekemik en kokwet nyon ko temik tuten kabisa anan koribik tuten cheyae baishoniton amun matangen bik tuguk chechang akoba segemik akokoraa bik chechang komatatinye Karik AK ngamnatet Nebo ribet ab segemik en kokwaninyonet ako kararan kabisa baishoni en Chito nengen amun nisich kumik koyab segemik chuton isiche chepkondok akisich koraa amitagik ab kika betut en sikoyabbsegemik chuton avmchere koraa temik konaisigei akoba Kinet akoba segemik akoyelekiriptoi segemik AK ingoroik chekimakingei yaniribe segemik amun segemik ko tuguk chemaimuch kongem borta ngung yameripgei anan yamelach gei komie koraaa koyache mi amitwagik koraa chemakin gei sekemik koyache kenetbik anan ko bik ab tuguk ab Kaa konai Kole miten amitwakik chemakingei sekemik amabaekei ichete

Boisioniton nebo pitetab minutik ii, ko kikowalak mising lakini koma en temik tugul, mi temik che takoboisien cherkanit nitoni kokoinen peek minutik, ako en olin bo gaa anan ko kokwenyo ii, ko matami nitoni bo greenhouse ii, ako mising ii, ko minutik kosiche peek che yobu ropta, anan ko cheyobu paipusiek ii, anan ko choton che kanyokepit ak korotwek mashinisiek che kipiten, ko sanasana amu momi greenghouse olinyon ii, ko temik chechang ii kotiengei peekab ropta anan ko peekab ainoisiek, ako makinoko kwa akenga kenge kou olekinoktoi ak cherkanit amun ii, um temik che chang kotindoi mbaronik che echen ii, ako mamuch konaka minutik kwa akenga akenge, kararan mising kora boisionoton ii amun kikotoret temik nganan nebo greenhouse kora ko kararan kabisa amun siche rurutik, chang rurutik cheyobu minutik ii, amun en ripset nekikochin icheket ii, kongeten peek ii ako in kerip kora tiongik anan kurutik chemuch nyo kongem sobetab minutik.

En bichait niton ko miten kwanyik aengu Chemiten kasit neyoe en yono ako ndiker agenge ki neon en tugul en icheket ako miten kwando agenge be aroru kit netesetai en orit yuton ako en Yun wo koibe kosire en kitabut kit nikamwa inendet anan ko kit nikabarchi en betei yuno ko miten kora Chito neyame kasit netesetai koyae kasit en yuno ngeger kokangurukso akobaru Kole yaw kasit inendet komiten netelenjin icheken

Chuton kekuren grapes en kutitab kingereza ako tuguchuton ii ko onyinye missing' akobwone en kalaishek cheterter ngunon mi chomoe kobuluu anan kotuen ii anan komi chebiriren ii ak komi chemoe konyolilen, ako koroito koonyinyen missing' ii ako kororon kabisa elekikonorto koroi en kaa ko yon kokebut ii koyoche ikonorte ketinyin asitokobur kokake yon kokebut, ako koraa yon kokebut korotwechuton ii komonyolunot kiun icheket amu ingiun korotwechuton ii koteshin beek, ako bechoton koto koibchi konunio korotwechuton koo ngunon koyoche koyomio akoi betut non moe kwam chito ko yoche kekonor kounoton omokiun, koraa en chito netindo frichit ii komuch konde elekaitit kabisa en frichit ii asikokaken korotwechuton anan kekonor en bakit ii netindo elebusen.

Baishoni niton Nebo minet ab tuguk en betit Koba kamanut mising amun tareti tenderek korurio komie ako tareti koraa korut iche komie en condition choton Che koron amun miten bek cheyomotin icheket ako miten koraa urwet nemakinigei neyamat akoraa komiten mat choton chenamegei AK tenderek Chiton ako koraa temik komuch Koger koribyetunenywan ab minutik chuton ko en nyumnyumindo koraa ngemin tuguk en betit. Koibu tuguk Che tindoi anan chekimen ako koroiton mising akokoraa Ribe koraa nabas nekatakibaishen en imbaret tugul ko tareti niton tun yakago echekitunbkomie imuch kemin en imbar ako koraa ko Minet ab tuguk en betit koribe koraa rabishek sanasana en Chito nematatinye rabishek ko imuche kochap betit akoinendet akomuche kwalda tuguk chuton

Boisionitoni bo minetab kirindila kobo kamanut mising, anan ko noton kekuren kericho en lugaisiek alak, ko bo kamanut mising amun ii, korotwechuton ii ko konu amitwogik chebo kila ak kila en piikab kokwet ii, ako korotwechuton kora ko imuche kyalda ak kokochi temindet chepkondok yan kayalda koba sokoni anan kwaldechi piikab mungaret ii, anan kora koip koba sangutab emet. Kotoreti niton kabisa icheket amu chomotin kabisa en emotinwekab sang. korotwechuton komuch kosich soket ne oo mising ii, ako kwalchi piik ii akosich temindet chepkondet, kora ko kororon korotwechu amun tinye tukuk che kilen vitamins en borta, ako toreti kokimit borta ak kongem ak kotoret borta kobir mionwogik che tot konam borta.

En pichait ni ko kiy netesetai ko chito nebutisiechin minutik chi koirie tugug chemobo komonut ako gararan poisioni mising amun kere kole toreti minutiet korut komie amangem agetugul. Ako gararan poishoni kabisa amun togu kole ngen kit neyoei temindet.

Boisionitoni bo minet ii, ko en kokwenyon ii ko matakitinye chuton chu kikuren greenhouse ii, ako temik che chang ii ko matangen amatinye ngomnotet ak karik kole akobo koroiton kikure greenhouse. Ako icheket ii komuch komin minutikwak ii, eng imbaronikwak ii ko imuch koechen anan komin ot en kabungushekwak ako siche rurutik che mayachen mising, ngandan en greenhouse ii ko chang rurutik ii ako ribotin mising ii, ko temik kora che chang komine en imbaronik akoker kole kasich peek che yomotin minutikwak ii, akoker kora kole mami mionwogik che tot konam minutikwak ii, akoyoe noton ii en kopiten kerichek choton che ngeme anan ko che bore kurutik che much kotar anan kokwam anan kobirchigei amitwogik ak minutik.

Tuguk chemile biik chemile biik en ireyu ko agenge ko tuga cheka cheka um chekakoigee nafasi neoo akomiten ake komiten teta kora nemi batai en sigenge ako tom koker chii korany icheket. Ako kora kit age nemile biik ih komii unukik chu cheu chekikokilulen in ketik ih che ngotko mekere komie ibore teta nekobur en yondo. Ako kit age kora en komosi komiten kora ketit neoo missing nemii yuno nekatuit nemii batetab tuga ako miten kora tuga chekotelelyo amoomisye.

Boishoni ko noton ko baishet Nebo Minet ab chaik en in selele ko yeleto anetete Chito koyache kocheng Chito selelet noton ne imuche kobusen chaiyat akochenbngungunyat netoldol mising ako netinye bek cheyomotin asikorut chayat komie akokoraa koyache ichengi oletotkoburen korotwek chuton ele siche asista neyamat akosich kora urwet noton neyamat si korut komie korotwek chuton ,chik chuto asiyai tatun koit kemin anan kotkomach kwalda temindet komuch kwalda inendet amun sichen inei chepkondok

Karik ak ng'omnotet chemakchinigei en pichait ni ko eng karik chemakchinigei koyochei inai olekitektoi koot ap tuga noton keguren dairy. Akinai kora kole nafas aino neimuchei ibokokchin teta agetugul Ako kora en yu igere ile mi dakitari noton nebo tuga miten inendet korute teta kaache konai kora kole kerchek aicho chemakchinige teta eng saishek cheterter asima rutchin kerchek choto chemamagatin akokora koyoche kora konai chito kolachkei yo miten kot ap tuga noton kotoreti icheget kora korip amalany korotwek akotoreti icheget kora koripenke ng'atatek choto chemuchko chapaita chito .Ako kora miten mainget kora nikakichap en tai Yun komi ole kechaptai ko mochei kora ng'omnotet ak karik en chito neingen kabisa en ngalek ap tuga.

Boisioni kobo kamanut kabisa amun toreti teta kabisa boisioni, ngepit teta ko toreti nendet amanam koosto korotwek choton che kanam borta, ako kora kotoreti makatetab teta ko tililit ak kokimit akosich afya ne mie teta, kararan kabisa boisioni ako yoche koyai chito neingen kerichekab tuga ak chito kora neingen kochul keriche chuton.

En ireyu kotoku kole miten temik anan ko piik che ibotisie ak kora komiten piik chebo chemi kampunit ne yoe chengset akobo bandek ii anan ko chekikonu ichek bandechuton ii, chenyokokerei kiit ne tesetai ak ele rutundoi bandechuton, ako temik chuton ii ko arorchin icheket ii ak kora ko kanetichuton ii koneti kora temik ele kimindoi, amun ndiker ii kotindoi ichek tukuk che sirei ak tukuk cheiborchin kiit neu in bandiat ii, ako kere kora kole sokiot ii chenge kot kobo afya kot kotinye afya sokiot.

Nager baishoni abwate ale tuget noton nekyaldae tuguk ab tuga AK choton chekioldoen igikaik AK tuguk chekine en imbar choton ko sigori chekimine AK mbolea chebo imbar ako kararan baishoni mising akotaku Kole Chichi kokinde tugenyin elengin Kole alishe Bik kabisa akongen Kole Chang temik Chemiten korenyin ako kararan mising baishoni mising amun tareti temik kabisa kotaret minutik Kwak simameyok minutik chwak ako Chere koraa chichiton temik akwaldechi bichoton chemakin gei

En bichait niton ko akeree Chito noton nekikuren James orengo enekanai en bichait niton ako inendet kokitakomi ministri Nebo kabatishet ako tinye kamanut mising amun igere temik kokachin ichek mbolea choton chekororonek mising chekakisir Kole hybrid ako kararan tuguk chuton amun bandek kora chuton cheimuch komin vtemik akosich rururtik chechang akokiyai kasit non Chek temik kabisa

Bo kamanut koroi kabisa en piikab kokwenyun amun ii, nitoni ko news choton chemitei stationit nebo Citizen, ako kararan kora amun inoesie temik akobo mbolea choton che nyalu koal ii ak choton che manyalu koal, ako toreti kora temik chemaingen tukuk che chang akobo mbolea asimaal mbolea alak tugul che kanyor, akonai kole tindoi ngemutiet ainon mbolea che terter, ako kararan kabisa ngonaise piik stationisie chutochun bo Citizen ii, konet temik tukuk che chang akobo kabatisiet asi mangem minutikwak ii, ako kora toreti nitok kosich rurutik che chang minutik yon kosich mbolea choton che mokotin.

En pichainitoni ko kekere chito noto ne butei chaik, ako inendet ii ko tindoi karik choton che kimokchinkei yon kibutei chaik en imbar, koboto apronit ii ako toreti apronit ii asimarut chaik ii anan kolany korotwo, ako kora kotindoi koroisit ii amun en komasiton ii kotoku komi asista ne oo, ko kararan mising amun ii ribe inendet, ako kora kotindoi kikaput noton nebo chaik nekiputyin chaik ne kakesen en betai, ako en taban kora ikere chito ne kakesen kitonget ii, ako kararan kabisa konai chito kole makiboisien makupusiek alak tugul yon kibute chaik, ako amun toreti chaik chuton ii, kobusio komie akosich nabas nemie amachilkei en orit.

Ichechuton ii ko injuguk, ako njuguchuton ii, ko elekichoptoi ii, ko yon kakebut en imbar anan ko yan kaial chito, inyon imoe kidogo ak ityo imuche ibisen peek choton che keichul ak chumbik, ak yon kaibis ii, indoi chebungut eng ngetetyot anan ko eng gasit inde saburiet ii, ak inde maat ne ma oo ot mising ako ak ikere ile, isuse anan ikorkoreni kila saa asimanam nguny korotwechuton, ako kora manyalu koutun kole yamakisip kekorkoren korotwechuton, koimuch kolokyo ak kosup kongwonekitun kotomo koyomnyo, kararan kabisa inai elekichoptoi njuguchuton ii amun tukuk che anyinyen mising ii, amun ako tinye kora tukuk chemokchinkei borta asi kokimit.